Gino maduong' mapiro e pacha ka anono tijni en ni jok ma obedo kae gin jok mani e bura, to kendo buchgini nenore ni en bura manigi nengo maduong' ahinya ne oganda to kendo ne gin giwegi, nikech kaluwore gi kaka gibedo e burani, tang'o ni gibedo gi luor to kendo girwakore maler kendo e yorno manigi luor maduong' ahinya, to seche ma achiel kuomgi wuoyo, to gite giling' kendo gibedo mos kendo gichiko itgi mondo giwinj gima achiel kuomgi mawuoyono wacho. To kendo alwora magibede en alwora manyiso ni giduto ne giikore to kendo ging'eyo gima omiyo gibiro e burani, nikech en bura ma dhi konyogi gin giwegi, to kendo dhi konyo oganda moko ma onge kodgi, mopogore opogore.

Gini nigi nengo maduong' ne jodak ma aluorawa nikech en tich makonyo jodak ma eluora yudo chiemo e yor no mayot. Olembe kaka rabolo, kaka machunga, kaka maembe , kaka apoyo to kod olembe mamoko to kendo alode kaka dek kaka osuga, kaka apoth, kaka skuma to kod alode mamoko yudore kae. To kendo tijni en tich makonyo oganda yudo kaka ginyalo keto gimoro e mesa .To kendo kaka ginyalo pidho joute gi, en tich makonyo jii kendo yudo chiemo kaka alode gi olembe ma ginyalo teroe ute gi kendo gichamo kendo konyogi e rito ngima gi. Kendo tijni e pesa miyude nitiere usuru migolo makonyo dongruok kendo sirikal mag aluora.

Gino matimore kae en ni nyithi sikul ariyo okulore to kendo gichiko lwetgi e pi, kendo nyithindogi gin nyithindo manyiri to girwako lewni mag skul, kendo gikulore ka gichiko lwetgi e pi ma aye fereji, kendo gimor kagibwonjo ka gidhi nyime gi logo pino ma yae fereji to kendo pino nenore ni en pi maler ,to kendo en pi manenore ni nokunyne sikul, nikech en pi ma aye fereji to kendo en pino maler. Kendo ka ing'iyo lewni ma nyithindogi orwako, to gin lewni maler, kendo alwora mar pini en alwora maler, manyiso ni pini en gi nengo maduong' ne sikul, to kendo en gi nengo maduong' ne oganda mag konyogi rito ler margi.

Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni en wechego mag thieth kata yorego mag rito ngima oganda. E tijni, waneno ji ariyo magin chuwo, kendo gibedo piny, achiel kuomgi orwako lewnigo machalo lep jachiw thieth kata laktar, to kendo moro nenore ni en jatuwo ma obiro neno laktar to kendo obedo piny ka otemo lerone laktar gino ma okadhoe kata gino ma owinjo e dende. To bende laktar bende chalo ka gima pimone jatuwone kaka onyalo ritore kendo kaka onyalo konyore, kendo e wi mesagi nitiere buge moko gi otese moko, to kod chupni moko mag pi ma nenore ni gin gigo makonyo jotuwo e odni. To kendo odni nenore ni en od thieth kata kanyo ma jogo matuwo biro mondo giyud kaka gitudore gi jochiw thieth mankae.

Gino mabiro e pacha ka anono tijni ,en wechego mag rito ngima oganda to kendo wechego mag chiwo ne oganda thieth e yorno mayot kendo eyorno machopo ne oganda duto. Kae waneno ji adek, kendo achiel kuomgi en miyo ma nenore ni lero ne ji kaka gitiyo kendo kaka gichiwo thieth ne oganda, to kendo bathgi nitiere picha moro manenore ni en picha laktar, kata picha jachiw thieth, to kendo nenore ni gibiro lero ne oganda kaka oganda nyalo ritore kendo kaka oganda nyalo rito ngima jowetegi, to kendo kaka oganda nyalo yudo yorego mag thieth e yorno mayot, to kendo gin gi laptope gi kanyo makonyogi e tudore gi oganda to kendo konyogi e yorego mag ng'eyo kaka ginyalo konyo ogandagi yudo thieth.

Gino mabiro e paro ka aneno gini e,en kony ma ogandawa yudo e yorno mag rito ngimagi kata e yorno mag yudo thieth, kendo waneno chwo abich kae, ang'wen kuom chuoyegi ochungo to kendo achiel kuomgi manenore ni orwako lep jogo matuwo ,to kendo obedo e wi otanda. Otanda ma obedeni nenore ni en otanda mar jogo matuwo. To kendo en gi hinyruok moro e lembe,e bath wang'e. Ariyo kuom chuoye mochung' e bethege, nigi lewni manyiso ni gin jogo machiwo chieth kae, to kendo ariyo mamokogo nenore ni gin mana jogo ma obiro neno jatuwo, to kendo nenore ni jogo mobiro chiwo kony, to kendo obiro jiwo jotuwo mondo jotuwo ngimagi obed kamaber, to kendo giyud thieth e yorno mayot ahinya. Alwora makae bende nenore ni en alworago mag od thieth.

Gino mabiro e pacha ka anono tijni en wechego mag chiwo thieth ne nyithindo kata wechego mag rito ngima nyithindo. Kae waneno mine ariyo to kod nyathi achiel matin. Miyo achiel obedo piny to kendo oting'o nyathi ma nenore ni en nyathine, to kendo miyo mamoro okulore to kendo en gi sindan moro ma ochuowo e bam nyathi. Nenore ni sindanni nigi yath ma miyoni temo chuoyo e bam nyathi, to kendo nyisore kendo nenore maler ni otemo chanjo nyathini e,manyiso ni miyo ni en jachiw thieth, to kendo e mesa magintiere nitiere chupa yath to gi pamba. Manyiso ni gintiere e alworago mag od chiwo thieth, to kendo alworani en alwora maler.

Gino mabiro e pacha kanono tijni en weche go mag ngolo, kata weche go mag thum, nikech ka wang'iyo alwora mag tijni, waneno dhano ma odhuro, kendo gin gi simbegi ka gigoyo picha kendo gimako duond jangolo, kendo waneno jangolo achiel ka ochung' e nyim ogandagi te, to kendo e lwete en gi turufo, kendo nitiere sipikni mang'eny e bathe. Kendo e bathe kanyo nitiere ji ariyo manenore ni gin jo go picha kendo mawuoyo. Kendo ogandagi te gin e bwo hema madongo dongo, kendo nenore ni gibiro kendo gichulo pesa mana mar mondo omi giwinj kaka jangoloni wer kendo giwinj duonde, kendo gichokre kanyakla mondo giyud kaka ginyalo winjo ngolo kata thum koa kuom jawer mochung' e nyimgi.

Gimatimore kae en wechego mag tuke, kata wechego mag sport Kae waneno ji mathoth ma nenore ni ng'enygi gin chuoye, kendo chuoyegi nenore ni gin gi mor maduong' ahinya, kendo chalni giwer ka giwuotho e yo. To ng'enygi orwako lewnigo mag tuke, to kendo lewnigi moko kuomgi gin lewni marokwere, to moko kuomgi gin lewni marochere. Moko kuom chuoyegi nenore ni ong'awo firimbi e ng'utgi ka moko kuomgi dhi nyime gi kudho firimbi. kendo nenore ni gin gi mor maduong' ahinya kagiwer ka giluwo apaya, to kendo jogo mobedo e bath apaya bende ng'iyogi gi bwok maduong' kendo moko kuomgi ng'iyogi katemo ng'eyo ni gin ng'a gini.

Gino matimore kae en bura madhi nyime, to kendo burani nenore ni en bura manigi nengo ahinya nikech jogo mobiro e bura nenore ni gin jogo manigi luor ahinya, to kendo jogo mong'eyo gimomiyo gin e bura, nikech moko kuomgi oting'o gigegi kaka kwonde mag ndiko, moko kuomgi nigi otese to koda kalam ka moko kuomgi to nigi laptop ma gindikoe. Kendo kawarango alwora mar burani,e mesni waneno ka nitiere chupni mag pi, to kendo gige chiemo mamoko. Ma nyisowa ni burani en bura ma osekawo thuolo malach, to kendo en bura mapod dhi nyime. Kendo onenore ni burani en bura madhi konyo oganda e yorno malach kendo yorno maduong' ahinya. E mbele gi nitiere projector ma oketie, kendo gidhi nyime gi loso weche gi.

Gino matimore kae en burano madhi nyime kendo burano manoiki mar puonjo oganda. Puonj ma ipuonjo oganda kae en puonjno manyalo konyogi e gero dendgi, to kendo puonj makonyo gi e yorno mar rito dendgi, to kendo puonjno makonyo oganda e yorno mar rito ngimagi. Ng'ano mapuonjogi en miyo moro matang'o negi kaka ginyalo konyore kendo gigo maginyalo timo mar konyo dendgi, kendo jogo mobiro mondo opuonjgi bende temo timo gigo ma japuonjgi timo, mondo ging'e kata mondo gikonyre kaka ginyalo rito delgi, kendo kaka ginyalo konyore mondo kik giyud tuoche mopogore opogore. Kendo jogo manobiro winjo japuonj, moko kuomgi obedo e hema ka gichiko itgi kendo ka ging'iyo japuonj mondo giwinj puonj ma ipuonjogi.